Kit ne yoe kocham bik koboisien simoit kogonoren rabisiek kosir yon koboisien ATM ko notet simoit ko itinye chito en sait age tugul ago yon imoche iboisien kotko kemoche ialen kit en tuget iboisien kosir yon ibe boisien ATM icheru rabinik korok

Kit nemakat ayai asi asachen Namba nebo karit nelel ko notet yon amokyingei aal karit ne lel Alan ne mpya en kampunisiek Che aldo karisiek kit ne yoche ayai ko anai ale karisiek achon Che lelach Che aldoi kampunit ne amoche aalen

Otinye oret newendi Nairobi oo orirjini chito en soet Alan amut obisisiek chebo biikab Nairobi kosirgee si kosich garishek che bendii Nairobi konyumnyumii chichiton kosich oret neteto kowoo Nairobi ko momii koimutiet agetugul. Ngwo kosirgee en obisisiek chebo Nairobi konyoru oret ne chulat kwo ogoi Nairobi koraa konyoru garishek che tet

Kamanutiet netai kengalalen kaburet kogonu anan igochin bik chebo inguni konai kit ne ki tesentai en keny kora kogochin lagok chebo kasari atebto ne kararan nekibo keny ak kosub atepto nekibo boisiek chekibo keny atebto nekibo keny kinete lagok konai kobun ngalaletab boisiek chekibo keny kogochin konet ak konai

Komonutiet netaa kengalalen koburetab ko konuu anan igochin biik chebo inguni konai kiit ne kitesetai en Keny. Koraa kogochin logok chebo kasari otepto ne Karan nekibo Keny ak kosib otepto nekibo boishek chekibo Keny. Otepto nekibo Keny kinete lagok konai kobun ngalaletab boishek chekibo Keny kogochin konet ak konai

Yoon ka kinem chito koek kandoindet komutyin bik chechang ak ng'alek chechang ingamuun kandoindet ko tindoo bik chechang ak ng'alek chechang endamun Chang bik ko changitu ng'alek ko noton ityin ng'alek chechang kandoinatet kobun bik chechang koigu ng'alek chechang en bik en bik chebo kandoindet tiengee kandoindet kora kandoindet

Nyolu kinet bik akobo soet kobun kurupishek chebo gaa. koraa konyolu kinet bik en anan lokok chemengech chemii sukulishek akobo soet kongeten lokok chuto Kobo konetech bik cheyechen ak sikik kwak en gaa akobo soet. Koraa konyolu kinete bik chemii kanisosiek akobo soet sikonai komonut ak olekiboishoito soet, yekakonai kinete bik.

Boishonik ak tukuk kyok chekiyoe en Kila ak Kila ko nyolu itinye panganet simomusmus gee boishonik chekiyoe en Kila ak Kila. Nyolu ingen betut nebo boishet agetutuk si iyai en sai nenyolu ak komomusmus gee boishonik chebo betut agetukul, nyolu ingen koraa oleboishoitoi.

Koial television en choko nemiten soet ngandan koyee ko kaipata wikishek oengu en alet, oret nekiwektoen konyolu oyonchine ak bik Alan kompunit Alan ko chito nekioldeun iororchi kit nekiiyai kotkoye en wikishek choton oeng ak ilenji kowekun rabishek chemii ngweny en chekikekochi alan ites rabishek kekoni television.

Nyoluu kenyor chito ne tononjin kompunit niton nebo mosiket ak keteben kiit ne kiyay kot ko wechok kompunit niton nebo mosiket yee Kakomwa kigochi oratinwek che imuche kosib si konget kompunit niton bo mosiket ak koraa konyoluu koib biik che kisir kompunitab mosiket kobaa ole nyoluu en sait ne noton si morekyo oliik chebo mosikoshek

Amunei sikomi aliet age ingebaishen kadit ab simoit amun kadit ak simoit ko tuguk cheimuche iibote en kasarta agetugul en makubet nguung kadit kora ak simoit ngung inyoru en aliet nemi ngweny koyain inyorchigei tuguk chuton aeng en kasarta nenyalunot koraa KO simoit ak katit nyin inyoru en olda tugul ole kewe kotaretin

Yon kenai ile kelipan inyil aeng ako yoche kewegun Iborun kampunit nebo safaricom kole kelipan konyil aeng komi mesej newegun kole iyokte kwo nambait nebo kampuninito yekoiyokte kowegun kole ka kowek rabisiekuk igonye saisiek Che ten kole asi koit rabisiechuton simoingung en sait age tugul

Ikonye keibun kurbet ago nyolu iaroru oret koityi kampunit ne ibu aborunden ano netai aarorchichini Ole amiten ak amwachi alenji tian banda ak ibe saisiek Che tian koit Ole amii kora amwachini tuguk Che imuch konyor en oret yon nyone nyolu konai tuguchuton si konyor komobet

Kelchin nenyoru mokorek ingorib kiboitinik chechwak ko neta ko yochin kasit mogorek komie korak koyoe kasisiek eng sait nenyolu indamun ingen kole kobegu arawet alan ko betut agetugul konyorjingen rabisiek chechwak alan chechik eng sait nemoche indamun koyai boisiet komie, indamun kirib mogorek komie koyai.

Bo Iman oliik en atkai tugul oyonii ngalechu ndamun yon koruryo rurutik chebo temik koibu kobwaa indonyo ole Chang oliik ko indo momii oliik komo nyoruren kelchin temik rurutikwak koraa kobendi asanet ne oo temik ngoib rurutikwak kobaa ndonyo amonyor oliik niton anyun kobo komonut oliik

Mmh oyonii ole yoe komie mungaroshek chemengech ndamun aldaetab maembe en siroshek chebo maembe ko pendii maembe ndamun omitwokikab bik chechang en emoni ak emetab sang niton anyun koibu mungaraniton koib koigee mungaroshek alak cheyechen. Koraa aldaetab maembe komii barak.

Kasari inkolach chepkulet kipsomaniatab masaek keyechin chaik ndamun kobor kole osibi ngale ab masaek chekibo kongeten Keny. Niton any kinete bik chemengech chekisibi kipsomaninik alak konai kole nyolu kosob ngale chekibo Keny. Yechin chaik bik cheyechen ndamun kobor tekisto nekibore Keny.

Nee nii nome chichi kit nenome ko mokornotet boishenyinnii ko kokilegee sikonyor mokornotet akotes kotakoet mokornotenyin ak kokiljigee kasit asimochut kimekeinik cheimuche komomokin kosob ak konyor mokornotet. Koraa konyolu koyai boishenyin en kokiletabgee ak en atgai tukul kosir konyor kimnotet neimuktechin.

Kasari ko amchin melel biik garishek che uuni ngamun keree choronok kotindo garit neuu ni konome mekeinatet ak komelel konyor garit neuu niton koraa kotindo tamaa konyor garit neuu niton en atkai tugul. Oraniton ko igochin chito komelel konyor garit neuu niton atkai tugul

Tinye keljin kursetab redioishek en ripset ndamun radioishek en kasari kotindo chitukul en emet ko kurset agetutuk nekamwa alan nekakiyai en radioishek koityin bik chechang en emet, tindo keljin komoswek twan nebo bik ak komounishekab radioishek ndamun ingokas ak koityi bik chechang kursenywan konyoru.

Kowal sirkali rabishekab Kenya kiib uinwek cheu chuu ki kewal kinam kouit kemeto rabishek chekichetai ndamun kasarta nekikewole rabishek komii bik chekitindo rabishek chekichetai kouit en icheket kowalda konyor rabishek chekakiwal en kasaraton koik kiik koimut en bik konaita rabishek chekakiwal.

Kasari komengikab mbarenikab masaek kokimite somanetab tipik amun kikonget kiptoik chebo masaek ngoba sukul Kobo konome tabiet nemakararan ko en kwenutab somanet komuch kobakach sukul koyoe niton kisomesan tipik ndamun ngoba sukul ibokokilegee ingen kit netokingee yekakotar sukul nyokotoret sikik kwak.

Inyumnyume somanet mukswoknotetab kasari eng oratinwek chechang neta ko imuche konyor somanet bik ak lagok chemiten gaa kotindo simoisiek anan nyoru muswoknotetab kasari eng ole miten niton oret ne nyorunen kosoman lagok tugul eng gaa ak oldatugul oraniton kikonyumnyumak kobuna serkalit nekikotoret muswoknotetab

Eeeh Imuch alan kimuche kiyokto rabisiek kobun m-pesa indamun kasari m-pesa kotindo chitugul eng simoisiekwak niton oret nekikonyumyum bik koyokto rabisiek kobun m-pesa eng oliet nemi ngwony korak m-pesa eng simoisiekwak ko roisi kosir yon kotowendi benki anan posta ibokoyokto rabisiekwak konyumnyumjin m-pesa.